Kajo ore taa ena mashini ee GPS ninye dee ejii global positioning system naa kajo keidim naa ake keisaidia ninye oleng' tooiltong'anak duo oitumia ina system aitelelek oleng' naake aitabaki ltung'anak endaa teng'amata naishaakino naa teng'amata naishaakino neeku taa kesaidia amu iyolo GPS naa keyiolo ninye occasions pookin naa ketumi, naa keitabaki taayie ketumia iltung'anak peyiitabaki musuri teng'amata naishaakino, kitabaki iltung'anak endaa teng'amata naishaakino naa keisaidia oleng',oree sii tenkae baye oree ena mashini naji GPS naa kesidai oleng'.

Kajo Kore peyetae lcheriat darlei tenkiji enkotei atua ana naa payie atooro atirisha nkarin naa tenkotei nkarin napuo napaasha keti nkarin napuo nkae bata netii napuo nkae nako Kore payie keisadia naa ale lcheriat darlei payie aku duake menang' a nkarin telbarbara kepuo ake atuwana ashakuno tankaraki kodol na ale lcheriata darlei lowor ninche nakutaa nia atuana keisadia niche ale lcheriat darlei podol nkarin ng'oji nebaki telbarbara pemelang anda bata anda ari nkae.

koree ena siai naas otii iltung'anak kumok ntaoni sapikin aasisho kowarie odama naa keyau keyau itenaii sidai kumok naa kesaidia metubulai esiaitin lenche enaa imbiasharani ooltung'anak lee siai oree sii niare kore sidaisho ena kasi naa keisaidia sii metubulai kuna taoni sapuki aa kebulaa ninche toobiasharani naasita.

Kore nekwe meisapuk metii ana siai nkopang' kore ntoki nemetiyee kajo kore shi nkop nikimanya naa, naa elpurkel kajo meidim aitubulu tanaa sii meshaa mikiata nchan naidim aitubulu anaa, ana miwaa naake tenkopang' naaku taa meti ana siai enkopang' kajo kore ana miwaa naa teng'oji naboo nasha nchan teinie ebulu naa easai anaa siai eitubuluni ana miwaa. Kore sii duake tanaa indim atooko duake tankaree inoo naaku keidim akee nobulu naa nias duake ana siai tinindim naake atooko naa aas taa irrigation naa ltung'ani apeny amu.

Kajo Kore payie era ana baye netipat naa payie duake esaidia laramatak losinkiri keji taa ninye fishpond tenkut ekingereza, Kore supatisho naapayie itum ltungani ataramata sinkiri linono tatua ana pond netum si aku imirr naa loltungana anya kore si duake tana inya yie naa kisaidia naa meta duake nkae bae ino nikisaidia duake yie makion naaku kera taa netipat oleng ana pond oleng.

Kore larewak lolmatatuni ana si loltukituki snap ltungana naa keitumia nkariano tebae natua Kuna, nekwe Kore larewak lematatuni naa keitumia nsheriani elbarbara pookin nayelo, Kore Kuna nsheriani elbarbara na keisadia payie emopuku naaduake matejo naa toroki tatua lbarbara akisident taa, Kore naare keitumia kulo arewak lolmatatuni nsheriani natua menap ltunganak aitalang kiyasi nanap nkari naaku Kore ta namatatu meitalang kiasi eltung'anak olmisigo lanapita naaku keitumia nenia tenkariayano pooki natumia ninche.

Kajo Kore ndaki apa nayeri taboo naa arashu si nayeri ltojikoni loyerisheriki naakajo lpaeg apa iyeri teboo tanasi lmarakwe amu kajo, Kore nenia daki naa koogol neya si nkata payie eku naaku niche eyeri teboo naake payie esioki aku naaku taa marasi nenia daki apeny naakajo ndaki kule naake kumo naidim neya nkata payie enuakini lkeek naa toboo. Kajo ndaki nagol yarata niche eyeri teboo kajo taa lpaeg ndaa natua marakwe naa.

Kajo keikumo ntokitin nayaa darasa naitibiriai naa kore nekwee naa kore nekwee kepikii darasa kore tenkibirinotoo tenkop kengasii atur nkop nepikii soitoo keyaa soitoo lopikii kuloo ejii loturunii taa tenkop neilepunyeki tenepikii simitinii nkop senkee kuloo chumai eitumiaritai sii nkaree naa simitinii nepikii kuloo blocks kuloo soitoo naa eitasheyekii naa darasaa kore peepiki nenia nepikii sii mulangonii ldirinshani eidipaa taa darasaa aitashoo teinie kore peidipii inia kajoo nepikii taa mbawoi kuna naibung' mabatinii naa nepikii sii koree peepiki bawoi nepikii taa mabatinii nkeper teidie roof nkeper edarasaa teidie kore peepiki inia naa duakee nepik nooshi taa rangi nje boo ntoki naijo inia.

Kajo Kore ntokii natosidan lbarbarani lenkop aang naa payie eshet lbarbarani apik lami petumi atalang'e nkule ng'ojitin shaake nemeimai tankaraki lbarbarani ara torok naaku kajo Kore ntoki naitusupat payie ashetari lolo lbarbarani apik lami petaa Kore tenga'amat naasha naa payie alang'eki ake amu ketosidan na lami amu mear Kore peshaa nchan mear lami naa nia toki natosidan lbarbarani teneitibiri ake apik lami naa kajo niatoki naidim aitusupata lbarbarani te nkop pooki ang nepaasha nkop Kenya.

kore taa matatuni oo ltuktuki naa keyeutua keitelelekta lototo eltunganak osii duake toltunganak epuo nghojitin napashpaasha amu keti ltungana epuo sukuuli nkera napuo sukuuli ltungana epuo sokonini aah ldukai taa olkulie kumok olkulie siatin kumok loopuo ltunganak keyeutua taata matatuni oltuktukii siai olelek oleng aa nabo keitabaya ltungana nghoji emurua niyeu nilo tangamata niyeu tankarakee mokuree apaa eatai naa nkata niwon aar aloo te nkejek aiko nejaa kore sii naare kore ltungana epuo ldukai olkulie siatin kumok kintesioyo olmatatuni tangamata niyeu

Kore ira ltung'ani , ira laitashekunoni le cyber naaku igiraa autaa nkera esukuul paiye etum ropiyani e helb kore nekwee, kore enkerai nagiraa ayeu nenia silinkini naa kera azima paiyee eata naa ninye aa documents enyanaa pookin esukuul natii oo onkulie documents enyene pooki naihusuu inia kerai akore nekwe keyari metaa keata ninye nkipande enye National Id , naare certicates naa loidipie naa sukuul aa sukul taa esokondari oskuul sii naa anaa naa nati ee university kore payie egira ninye eata nenia tokitin pookin nibol iyie portal ee helb nirijistaki inia kerai aitumia nenia documents enyanaa kore taa piibolbol nipikaki password inia tokitin pookin.

Kore neikunari ana siai naa laramatak lelotoroo aakore taa ana siai naa laramatak lelotoro aas kore nekwee keyari metaa iataa enkidongi inono natii lotoroo naa payie itum ataramataa lotoroo nintainye naa naisho naa aakore taa naisho naa indim atimiraa indim sii aitumiai tenkang' inoo atama. Kore sii tenkai bai lotoro naaku keramatai aitalang' aitalam lorere amu keitorok lotoroo oleng' taatua , taatua nkang' naaku kore naaduake te laramatak nipik aitalam nkang' apik atua lchampa teidie nipik taa aikenoo paiye motum aitabaki.

kore ntokitin namiri te china squire naa keikumoo ntokitii namiri kore nekwe naa kemiri kuna tokitii najii electronics ntokitin naijo simui, simui kulo sipikani sapukii onkulie nijo abaki laptopii kompitani sapuki kore sii tankai toki namir kemir abaki naa nkilani naishopi nankan kemir ntokitin natuwaa nkilani kore nkulie tokitin sii kemir ntokitin ee nkaji natuwaa lorikan ewenieki mezai natuwaa sofasetii naaku kemir ntokitin naayie kumok oleng. kore nkulie , nkulie tokitii siake naitumiari taatua nkaji atuwaa mpilipilii naitumiari aitumia ayerishere kajo keitumiari nenia tokitii pooki naa kemirii teinie nghoji naaku taa nenia tokitii emiri teinia najii china squire.

Kore nekwe tiniyeu niomonuu helb naa irigista tanaa sii i login portal ng'hai naji student portal taatua website enshe naji helb.co.ke kore pijing' atua nintibiruu nipik details inonoo atua inia nintibiruu ng'hai naji profile naa putuu kore pindip inia naake , nin-download indipaa taa atipika details inonoo pookin documents nin create ng'hai naji profile kore piindip inia nin download app ee helb aakore taa inia app naa ninye naa iomonunyee naa ana naji helb . Kore taa pin download nejingu atua simu tanaa sii laptop linoo ni apply taa taatua amu aomonuu taa helb niomonuu taa helb taatua ninyee.

Kore enduata tenarishata enkisuma e cbc naa kadol nanu ajo keisupat ana rishata CBC nabo, Kore cbc naa kekontain ninye kelo taa mbaa naishia menyunyukore ninye anda rishata apa anda naji eight four four system amu Kore apa nia Mera mirkino nia rishata naa molo tenduata naitibirari msuri, naaku Kore ana cbc kolo abaki ninye negel negel tatua lkilat le nkisuma naaku ninye adol nanu ajo keisupat alang'u idia rishata apa anda eight four four system. Ana supat anang idia.

Kore kibelekenyata nayau cbc naa keisidai woleng amu kaadol Ajo Kore apa te eight-four-four system metai apa ntokin keyasi ntokin ana nimidol aaku ifikiria ntoki nimidol nkae naji teori kake Kore ana naa keasi ntoki idalita ntoki naji practical metae ntoki nimias kwansia nkwe mpaka misho iduakita koon, naaku keibeleny ninye kera ninye supat alang dia keibeleny ninye nkisuma oleng aaku keisidai.

Ore enaikunono naa kikumok amu tenaa irmalimu kumok tee sukuul alang enkera natii naa kebaiki naa irmalimuni pii aisuma enkera metii enyamali pii ore enkae mbae naa tenaa metii sukuul facilities enaa darasani ashu nkitabuni naisumare enkera oo nkulie tokitin kumok enaa masaa nisumareki ore pee eku kutiik naa entoyiwuo naa kitirashaki enkera enye maisumata

Kajo taa Kore nkabila ekuna nakajo keji kuna lpilipili Kore supatisho elpilipili amu kenyai ninye naaku Kore supatisho kepiki ndaa aaku ipik ake ndaa etu iyer nipik si iteyaraka atua ndaa Kore supatisho enye naa keisadia nkosheke naaku keituk atua nkosheke naaku keituk atua nkosheke tonkule tokin torok naati atua nkosheke naaku keisupati oleng naaku keisidai.

oree naa univasiti naa ewoji sapuk nilo oltungani teniindip sekondari niima naa netuum naa ashomo unifasiti neeku koree eneikuni tenesheti unifasiti ashet olmanyara sapuk aitushul inkera naingua iwojitun napaasha pasha tiatua ele osho naa kajoo sirkali taadiake ekilepet ninye naitobiru unifasiti koree peidip aitobiruu unifasiti nejeki ninye iltungana naa management school matejo naa iltungana oiko sukul naa neitoki sinje aliki inkera naitoki naa ajing ina sukuul neeku neshetarii taa te unifasiti aiko nejia

oree enkisuma e Kenya naa megira aret inkera menoto isiaitin nanare ore ena kisuma naisumi tesukul na 8.4.4 system nemegira aret inkera pii amu metumito inkera enkisuma nanare amu meeta skills naigirai aisum kuna kera tesukul ore entoki naidim sirikali ataasa na keifaa peibelekeny system enkisuma na peepikii nkisumaritin naaret nkeraa too nkatitin naaponu baadaye oree sii keyiu sirkali neitijingunu inkosii naaret imkera

Ore kajo ore enaa enasia naitasheki enkisuma tekenya pepik enkariano e programming ashu coding atua nkera na kajo tana engasu ake ayau karikulam pookin naa aisum nkera tenatoki e programing pepuo nkera kutitik ketii na grade one neaku taa kajo duo kesidai enasia tolosho le kenya tenkariano sapuk ena programming ashu coding

Ee kajo ore enkisuma e graphic design na kesidai olenh tenkaraki ore ninye na kisaidia tonkulie tokitin neaku ore pokki nataduo mbaka tonkera ashu ntokitin naijo tepisha ake etaduaki napashipasha kulie difaises na keaku etaa kesidan neaku kesidai taa oleng enkisuma e graphic design tiatua olosho

Kore taa nekwe larikok oserikali neko teneipanga neitabaya yelounoto edigital tatua lmarei naa kajo Kore nekwe teneyau aitomok ltunganak sidano enadigital aitomok lomon tatua ng'uton edigital tatua lmarei Kore neko neja neyai ltungana ltururi aisom supatisho edigital, Kore si teng'e bae neisadia serikali tanaasi larikok naa payie eshataki niche ntoki naijo network booster payie atum naa ninche atabaki netwak tatua digital kajo taa naiko neja.

Kajo Kore nyamalaratin naimari epikitae ntokin enkisoma edigital naku kajo keikumok nyamalaratin naimari, Kore nekwe kajo mara ltunganak pookin lasham sidano edigital naaku ketii ake ltung'nak loiba naake digital naaku ketii nyamalitin naijo inia, naare si keti ng'wejitin naara torok kajo keiidim masaa edigital nakuu mejing kajo taa tekop, ng'wejitin naara torok naijo lowuan naijo duake ng'oji nebore soito naaku nenia nyamalaratin akeyie eimari aiko neja.

Kajo Kore neko masomo nkera naasishere ana naji mobail ap tenkisuma naa kajo nanu keisupat keisidai woleng tankaraki elomon ledigital natabaua naatata naaku ninye eimari payie esai naa nkisuma tatwa teknologia naaku Kore tata tedabata enkera naaku keisidai oleng aaku keimaa nankera metaa Kore teknologia meing'wari nkera tesedi, naaku keaku nkera atua teknologia ake etii ovile nalotio.